Inoger tionyi kiguren tompisiet anan keguren piik alak ngamiet konyone metit ee ng'alek chekiragas agopo tionyi, netai tionyi komiten emet ne melewet, emet nemotomi ropta amun kokile tindo ukta neimuche kogonor peek en kasarta nekoi, en noton anyun kopoe piik chemiten emotinwek chematatyan koroponi anan emet newoo kemeut en emoninyon nipo Kenya

Ee koimutik any cheityin piik chetinye legutap rapinik en simoit ko neo misiing' ine, ko chito netinye rapinik en simoit, komuche en sait agetugul kopiit kabwatutietap kwal kiit nekamakotetat ee kole sikwal kioton, imuche kopiit wechowechetap rapinik amun iwendi kotial kiit nekametet kong'eten ile imoche ial ingiyonyen ak indo yon komi rapinik olelo kouwon kele kokebagach en gaa